Kararan kinde mugunget yemi buiwet amuun ih inginde mugunget olemi buiwet komuch konam buiwet ak komuche cheterter kouu kolale moet ih ak mianogig alak cheterteren ago imuch keba sipitalisiek chu koimuch keteb chechang